Eng Iman somanet nebo kasari ak chebo keny ko teren kot mising amun kasari ko kikonyo musongnotet ap kasari ako noton nekikowal tukuk che chang eng komosta noton nebo somanet netai ko keny asikoba sukul kipsomaninik pokosoman ko ichek ko kisomone en ng'weny eng ketik kot missing ako kasari kokomuch serikalit kotekchi laak kilasishek choton chesomonee en sukul kora keny ko kimotindoi laak simoshek cheimuche kosomane ak kochut soet ko ker tukuk choton chemochei Ako kasari ko kila lakwet kotindoi

En mbarenyun ko achame kot missing' arip ole aketitai ana ole apishaitai mosinit amun terter mosinisiek che kepaishen en mbar. Mosinisiek alak komuchen ketamen anan kepalen komuchi kopar mbar neng'ung'et. Mosinit noton ne apaishe kot missing' ko torakta ako kikotaretan kot missing' mosinini ako kararan. Apaishe mosinini ya amache alul mbaret anan amachen ateme oleu roret. Ko terektaini koteme komye ak kokole mbaret noton kotiengei kole kemache iminchi nee. Kora ko miten mosinisiek choton cheu chepo eeik koter ter ako ma tami en kasari. Ko kinyalu ..

Serkalit noton neo nebo emoni bo Kenya ko kikotoret biik chechang ak biik cheterter en serkalit noton neming'in en kobwa barak sugulisiek choton chemeng'ech chemiten en kokwotinuekak en komoswek cheterter en emoni bo Kenya ,tuguk chekikoyai serkalit neo asikotoret sugulisiek chuton ii ko netai ii ko konu rabinik anan konu serkalit neo rabinik ketoreten kipsomaninik chemiten sugulisiek chuton ii choton chemoimuche koliponjigen rabinik choton chesomonen, kora serkalit neo koliponi mwalimuekchwak choton chenete lagok chuton bo sugulisiechu noton kotoreti kipsomaninik konetkei kila ako monyoru koimut agetugul ngomiten en sugul.

Eng' kasari ko kiko chang'a poishet ap mosinisiek en olda tugul. Akot en imbar ko kikopit anan kopaishe piik che chang' mosinisiek si kopit kochakta kasit noton ne keyae amip kasrta noton n oo. Ngetar kasit noton ko ndandan pa kamanut mosinisiek chu koyai kasinoton i, kootindai kewelutik che terter kora sikepaishen mosinisiechuton . Netai ,mosinisiechuton ko kali kot missing' kepaishen. Nyalun ialchi mwanik choton chepaishen asikopit kotaretin anan kotemun mbaret. Ako noton kora ko chepkondok che paishen ngial mwanichoton. Ako kora imuchi kome mosininiton.

Boisiet anan kasit noton komuche kobosok ingomiten moshinisiek choton chebo imbar ih , komuche kobos bik choton cheyae anan chekisir kasit en mbareng'ung, ako ingandan ibe kasitab bichu, ko chokchin kasit ne bo imbar mashinisiek kosir bik. Noton kora ingeboisien mashinisiek, kora ingo mi bik ih kouche koyai kasishek alak ako Wendi kasit mutyo noton mashinisiek kokiko nyumnyumit kasit missing ako ingeboisien anan koyai kasit bik. kora en resob ih bik kibakenge, komuch kobua aikotaretin kasit en kong'ung.

Chang amituakik choto chekiboen kiagik Ako terter kiagik choton chebai chito. Imuche kobaen age teta, komuche kobaen age nguruet ih, ak kiagik choton chetertere. Kouu karik choton chekiboisien ketienge kole ichobchini amituakik achon, kouu teta ko asichobchi amituakik koyache itindai panget anan silashait, koimuch ih iwe baka imbar ih sitilen marurek choton chebo teta akitite kit noton neuu emait neraminen akiibu marurek choton ko kot kouu nguronik ihkonyalu itinye kirait.

Serikalit noton ne oo nepa emani pa Kenya ko kikoyai tuguuk che terter en kasrwek che kikopa akoi ingune koterter serikalit ne indochin. En inguni kandoindet ne ndochin koipun tuguk che terter en kokwet. Ne tai ko koip stimet en kokwet, ako kokonyor chi tugul stimet en korenyun ako noton kokotaret piik che chang' en kila ak kila. Kora serkalit kokotaret piik choton chemi ng'weny kokachin rapinik choton che tareten gei komuten lagok sukul, chotok che kiparen bursary. Ko kararan kot missing' rapinichu amu imuche kowa lakwet noton sukul kanyor kaimut age tugul. Ako noton ko amune sikochame serikalit niton.

En ane ko mapaishen mosinit noton ne kikeen cheko amun mosinini ko makararan. Ako kora en olitan apunu ko toma aker chi noton nepaishen mosinit noton kikee cheko. Ko ole mwaitai pii i, ko mashininiton ne kikeen cheko ka m kararan en tuga. Teta konyalu ingen ile ilee chetian any ako chito ne ingen cho chito noton ne ingen ko chito noton neripe kiakiikyik. Ko mosinini nginde kokei kokee kityo teta komangen kole kakoit yetya. Ako imuchi kokei pa kotesta karatik ako makararan noton. Kora mosinit niton ni kikee tuga , kepaishen saidi ya chang' tuga che ke kee, ma yan agenge teta.

En emaniton po Kenya ko mwalimuek che chang'kot missing', ko choton che kikonaita kopashen soet ako amun nepo teset ap muswoknotet ap kasari. So, ko kararan noton missing'. Mwalimuekchu kongen kopaishen soet ko che chang' ko kikonaita kopaishen soet en kila ak kila. Ako alak komichi kopaishen soet konetis amun nyorunen chito ng'alek che chang' kosor che miten en kitabusiek. Ako tareti ichek niton en atkan tugul. Kora komuchen kopaishen mwalimuek soet amun nyorun yuton ng'alek choton che u che kochin lagok che neten ako chotok che uen ako che mamuchi konai.

Eng' kasari ko kikochang'a piik che paishen mosinisiek eng' korichwak ak en poishonikwak che terter. Ako kararan poishet ap mashinishek akot en minset ap tuguk anan minutik i, komuche kptaret piik che chang' yan mine ak olan pute. Ako en kerenyun ne apwaten le le tese rurutik kepaishen mosinisiek. Ko iman amun ngepaishen mosinisiek one mine mbaret neo, ko imuche imin mbaret notok neo eng' chakchinet ako ma en petushek choton che ten wikit. Ako kora ngipaishen mosinisiek yan isemberi anan iutchini , ko tareti kot missing' amun mosinisiek komamuch koyai pandek.